Mwonekano wa irio cia GMO nĩ ũkoretwo ũkĩhutia mũn,o ũrĩmi na makĩria ũhoro wa irio irĩa ciumaga mũgũnda. Ũgakora nĩ tondũ irio cia GMO nĩ cikoragwo na raithi ũgakora andũ aingĩ makĩona kaba gũtũmĩra irio icio cia GMO. Rĩu ũndũ ũyũ nĩ ũhutĩtie mũno ũrĩmi tondũ kũrĩma nĩ gũkoragwo kũrĩ na mehinyĩrĩria maingĩ. Na ũgakora kũrĩma nĩ kũrabatara indo nyingĩ ta bataritha, ndawa ona mbegũ ciothe cia kũrĩma ũgakora ciĩna goro. Rĩu rĩrĩa GMO yũkĩte, nĩ ĩnyitĩte itemi rĩa kũritũhia ũrĩmi tondũ nĩ ũrakora andũ marĩma, ũgakora arĩa magũraga na ũgũri wa irio cia mũgũnda, cĩgakorwo ndũrĩ wetereirwo ta ũrĩa tene wetagĩrĩrwo. Tondũ ĩrio cia GMO irĩa ciĩna raithi mũno na irĩa ona kũgura no raithi. Rĩu wona andũ arĩa nĩ moete ũndũ ũyũ na ũritũ tondũ nĩ monaga ta arĩmi marahinyĩrĩrio mũno. Ningĩ ũgakora atĩ irio icio bado cia GMO nĩ irehete mĩrimũ mĩngĩ, ũndũ ũrĩa andũ mageragia rĩmwe kuona ta ũtarĩ mwega na gũkemera ũhoro ũcio. Ũguo angĩkorwo irio cia GMO no cikorwo cigĩthondekwa kũngĩkorwo harĩ wega cingĩambaga gũthuthurio mũno, na nĩgetha ikarorwa kana ikĩro irĩa ciĩnacio.

Kaingĩ nĩ ũkoraga ũrĩmi- ĩnĩ nĩ kwagĩte mbura kwa ihinda iraya, ũguo ũndũ ũcio no ũkorwo ũgĩetherwo kĩhonia, wa mbere, arĩmi no makorwo magĩtega maĩ marĩa mauraga, ũguo mangĩthondeka indo ta ndemu, kana makorwo na matangi, mangĩiga maĩ, no makorwo makĩhonia kwaga kwa maĩ, ũndũ ũcio ũngĩ, arĩa me marũĩ-inĩ na njũĩ-inĩ iria nene, na maria, no makorwo makĩgucia maĩ mau, na makamaingĩria thĩinĩ wa mĩgũnda yao, ũndũ ũcio no ũkorwo ũkĩmateithĩrĩria mũno gũitĩrĩria maĩ irio ciao, ningĩ arĩmi no makorwo makĩenja ithima, iria cingĩkorwo ikĩmateithia mũno, na mangĩenja ithima icio macoke mekĩre baibũ, mahũre maĩ macio ũguo mamatware mũgũnda ũndũ ũcio no ũKorwo ũkĩmaguna mũno makĩria, ũndũ ũrĩa wĩ wabata mũno, nĩngĩ arĩmi no makorwo magĩkĩra njĩra njega cia gũitagĩrĩria maĩ, na makoragwo makĩiga njeki thĩ wa irio, ũngĩhanda kĩndũ ta mboga, kana nyanya, ũcoke wĩige nyeki, nĩ ĩkoragwo ĩkĩgirĩria maĩ gũkorwo makĩũra mũno, ũguo ũngĩkorwo wĩkĩte indo taicio, kana ũthondeke indo ta greenhouse no ũkorwo ũgĩteithĩrĩria mũno maĩ matikore mũno na ũkorwo ũgĩteithĩka.